Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gitũ, nĩgũkorwo gĩkoragwo kĩmerereire thĩ-inĩ wa mũgũnda, na no na oho nokĩkoragwo gĩkĩharũra andũ na kũhanya rĩrĩa marakorwo magĩtheria mũgũnda kana magĩtũgũtĩra, ikũraga kaingĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda kana kũrĩa gũtararĩmwo, kũndũ kũrekereirio rĩa kũu nĩkuo ũngĩona kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa kĩhana tarĩ mũcege ĩkunyakunyaga mũndũ.

Haha ndĩrona mũmathai kana mũthamburu, ũrĩa harĩ na mbũri nyingĩ cihingĩrĩtwo thĩiniĩ wa gĩcegũ, cigacokanĩrĩra handũ hamwe. Ndaririkana rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ riita rĩa mbere, warĩ na mĩnoga mũno, tondũ no kinya ũngĩatarire mbũri ĩmwe kwa ĩmwe, nĩgetha ũrore kana ciothe ciĩho, gũtigakorwo kũrĩ ĩmwe yũrĩire rũru-inĩ, kana kũrĩ ĩmwe ĩteire mwana wayo. Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩna mĩnoga mũno, tondũ nonginya ũhote gũcihũra cihote kũingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ.

Nyũmba ici ndĩrona nĩ iria cia thirikari cia kũoera marũa ma thirikari Huduma. Huduma ici nĩikoretwo igĩteithĩrĩria andũ thĩinĩ wa bũrũri. Andũ nĩmakoretwo magĩteithĩka na nyũmba ici nĩgũkorwo marĩ gũthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ici, nĩ makoragwo magĩteithĩrĩrio mũno kũoya ibande kana indo ta kura. Andũ nĩmathiaga na magatangĩkĩrwo na ihenya na magatuĩka a gũteithĩka. Maũndũ ma bata nĩ macio ma kũoya ibandĩ na indo cia thirikari.

Haha thĩiniĩ wa mbica ĩno ĩroneka tarĩ mũmathai ka mũthamburu. Aroneka arĩ na icembe, tarĩ kwenja arenja mategũ. Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, ndawĩkire hĩndĩ ĩmwe tũthiĩte mũgũnda, twathiĩte kũhanda mboga, kũrĩa twakorirwo tũkĩenja mategũ, nĩgetha tũkorwo tũkĩhota kũhanda mboga cia matharũ, ona thibinaci tũrutĩte kuuma tuta-inĩ. Ũndũ ũcio warĩ na mĩnoga mũno.

Haha ndĩrona mũndũ arĩ mũtĩ igũrũ ũrĩa ahana ta mũthaburu kana mũtrukana na aroneka anyitĩte kĩndũ ta banga, aroneka tarĩ gũtema aratema honge cia mũtĩ ũyũ, watema honge cia mũtĩ, nĩikoragwo ikĩyũmithia ikĩũma na riũa cigakorwo igĩtũmĩka ta ngũ, muthaburu ũyũ kana mũmathai aroneka igũrũ haha ĩ aroneka tarĩ gũtema aratema honge cia mũtĩ nĩgetha akorwo akĩharĩria ngũ.

Bata noũkorũo wĩna ng'ombe ũrakama, kana mbũri iri cia iria, ũgathiĩ ũgakama iria rĩaku, wakama iria rĩaku, ũgoka ũgakia mwaki toyũ, ũgekĩra ngũ, wekĩra ngũ wagũata ũkahagĩra thaburia yaku ũkaigĩrĩra maĩ, rĩarekaga maĩ matherũke, ũgacoka ũgekĩra, iria, na maĩ mau matherũka nĩũkoragũo wĩkĩrĩte macani na cukari, marĩkia gũtherũka ũgekĩra iria, ũkaharĩria cai waku, watherũka ũkarĩteng'ũra ũkaihũra.

Kĩria gĩukaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, rĩrĩa ndona mũmathai toyũ kana mũthamburu ainamĩrĩire agĩkama mbũri, nĩ kuona atĩ mbũri ĩno ĩrooka haha ĩna kaana kayo. Ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ kuona no tũhote gukorwo tũkĩrĩma mahiũ maitũ, ona tũgakorwo tũkĩgunĩka namo, kũrĩa tũkoragwo tũgĩkama mbũri ta ĩno iria, tũkahota gũkorwo tũkĩgũnĩka na iria rĩa mbũri, ona kana ng'ombe.

Program ici ndĩrona haha, ĩroneka taarĩ programu iria cihũthĩkaga thĩiniĩ wa thirikari. Andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno na program ici, nĩ gũkorwo program ici nĩ irakorwo igĩteithĩrĩria mũno andũ makahota gũthiĩ mabũrũri ma nanja, makahota gũthiĩ kwĩrutĩra wĩra thĩiniĩ wa nja wa bũrũri, ona program ici bado, mũndũ niahotaga gũkorwo agĩteithĩja mũno na maũndũ maingĩ, makonanie na thirikari.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona mbica ta ĩno kana programu ĩno ndĩrona haha thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mũndũ, mũndũ ekĩrĩte thuti njirũ na akooha tai, anyitĩte maikrobonĩ, akĩgeithia mũndũ ũngĩ, akĩmũtaaragĩria mawega ma programu ĩno, na moguni marĩa ĩkoretwo ĩnamo, nĩgetha akorwo onake akĩgunĩka, ona agĩkenerera nĩ ũndũ wa mũtũrĩre ũrĩa ũroka nahau kabere.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona mbica ĩno, ĩroneka rũrũ tarĩ rũrĩrĩ rwa maathai. Rũrĩrĩ rwa maathai nĩmakoragwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa mahiũ, magakorwo magĩtheca ng'ombe, kũrĩa mathecaga na itimũ rĩrĩ, makahota gũkorwo makĩanĩrĩria thakame ĩno thĩinĩ wa kabũyũ, magakorwo makĩnyua, magatukania thakame ĩyo na iria, ũrĩa makoragwo mekĩrĩire thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwao na ũkoragwo ũrĩ ũndũire wao.

Haha ndĩrona o mũndũ wũikaire thĩ, haria ahana tarĩ maaĩ aigĩirwo haha, agacoka agekĩrĩrwo maaĩ thĩiniĩ wa ngirathi, arorete athikĩrĩirie. Mahana taarĩ kũndũ marĩ mũcemanio, kũrĩa mahana taarĩ gũthomithio marathomithio ũhoro wĩgiĩ kĩndũ, kana magatarĩrio ũhoro wĩgiĩ kĩndũ, na arĩ e kĩrĩa aĩkarĩte thĩ athikĩrĩirie, nĩgetha akorwo ago agithikĩrĩria maũndũ marĩa mararĩrĩrio thĩiniĩ wa mũcemanio ũyũ.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno kũwĩka, nĩgũkorwo bata nĩũkorwo wĩna handũ ha kũũrutĩra, kana kũrĩmĩra, haria ũthiaga ũkenja, ũkaharĩria tĩri waku wega, ũgatukania na thumu. Warĩkia gũtukania na thumu, nĩũcokaga ũgaitĩrĩria maĩ nĩgetha ũkorwo wĩna ũgunyu. Ũgacoka ũkahura mĩtaro, tũmĩtaro harĩa ũthiaga ũkahura mbegu ciaku cia ndania, kũringana na raini icio ũthondekete hau, ũgacoka ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maĩ, nĩ getha ikorwo igĩkũra.

Ĩno ndĩrona tarĩ mbũri ĩkomete haha, na ĩhana tarĩ ndwaru maniũrũ; mũrimũ ũrĩa wa mathundo. Ndona mbica teno ndĩreciria ũhoro wa mahiũ, ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenyerera mahiũ maitu. Tubatiĩ gũkorwo tũgĩetha ndagĩtarĩ; ndagĩtarĩ ũrĩa wa mahiũ, nĩ getha mahiũ maya maitũ rĩ, makorwo makĩrorwo kaingĩ kaingĩ kũringana na, na na na mathĩna marĩa makoretwo kuo, nĩ getha mahiũ maitũ makorwo makĩgĩa na riri, ona makorwo makĩ, marĩ, marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtikoo mĩthondekere mĩritũ, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩthondekagwo na rũa rwa ng'ombe. Rĩrĩa twakorwo tũkĩendia ng'ombe, nĩtũthiaga tũkendia ĩkiendio ta nyama, twarĩkia gũthiĩ kũruta nyama cia ng'ombe tũkooya rũa, rũa rũũ nĩruo rũkoragwo rũkĩũmithio na riũa, na rũa ruoma na riũa ka ruoma, nĩruo rũkoo rũgĩthondeka mbagi ta ĩno ona ndarama ta ĩno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona taarĩ ũũkĩ. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo mekĩrĩĩre ũrĩmi ũyũ wa ũũkĩ, kũrĩa makahota gũkorwo makĩrĩma ũũkĩ, na marĩkia kũrĩma ũũkĩ, magakorwo makĩũthia, magathoya makaruta ũũkĩ. Ũũkĩ nĩ ũkoragwo wĩna cama mũno, na nĩ ũkoragwo ona ũgĩteithia maũndũ-inĩ maingĩ. Ũũkĩ no ũteithagia thĩiniĩ wa mwĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arĩ mũrwaru nĩarĩaga ũũkĩ e mũrwaru homa.

Ndona mbica ta ĩno, maũndũ marĩa mangenagia na marĩa mokaga meciria-inĩ makwa, ni kuona mahiũ ta ng'ombe ĩno ũria ĩ thaka na ĩrĩ na riri, ndona ndawa ici, ngaririkana mahiũ. Mahiũ marĩ gũkorwo makĩmenyererwo ona makaheo ndawa na magacoka makahũrwo ndawa ya ngũha, magacoka makarorwo wega, nĩ makoragwo makĩagĩra, ona magakorwo mena mwĩrĩ mwega na riri mwega, na magakorwo makĩhota kuumia iria.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona andũ ana arĩa mahana tarĩ kũhiũria marahiũria mĩtĩ ĩno, arĩa maikarĩire gatarũ gaka. Nĩ kũhiũria marahiũria nĩgetha gakorũo gakĩhota gũthiĩ. Gatarũ gaaka nĩ kahũthĩkaga mũno nĩ arĩmi a thamaki nĩ gũkorũo nĩ mathiaga gũĩtegera thamaki thiĩni wa iria. Na makoragwo makĩhũthĩra gatarũ gaka, gaka maroneka makehiũria na moko, kũrĩa andũ makoragwo makĩhiũria ũũ ma moko nĩ getha gakahota gũkorwo gagithiĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gĩkoretwo mũno gĩkĩrĩmwo mũno nĩ arĩmĩ aingĩ, nĩ gũkorwo ũrĩmi ũyũ wa mbembe ndũrĩ mĩrĩmĩre mĩingĩ, na ndũkoo wĩ mũrĩtũ mũno kũwĩka. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩthondekagĩrĩrwo mũno, rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda mbembe ciaku, ũbataire gũkorwo ũgĩcihe maaĩ gwakorwo gũtirĩ na mbura, na ũgakorwo ũgĩitĩrĩria thumu. Ona ũgakorwo ũkĩhũra ndawa nĩgetha itigakorwo ikĩrĩka nĩ ngũnga, nĩgetha ona rĩrĩa ciatua gũciara cigaciara maciara mega.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ũyũ tarĩ mũhĩa, tũkoragwo, thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ andũ nĩmendete mũthemba ũyũ wa kĩndũ gĩkĩ kĩ haha mbica-inĩ, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩrĩma, onao magakorwo magĩkĩũmithia. Kĩoma, magatwara gĩthĩi magathĩithia, nĩgetha makahota gũthiĩ kũruga cũrũ nakĩo. Mũhĩa, nĩnyendete mũno mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ ndĩrona mbica-inĩ ĩno na nĩ mũhĩa. Ũrĩ gũkũra, nĩũmithagio, ũgacoka ũgathiĩ ũgathĩithia, ũgatuĩka mũtu wa ũcũrũ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ mehumbĩte makuo maya maraihu, harĩa andũ aya makoragwo marĩ andũ a gũtuithania macira, harĩa andũ aya makoragwo magĩthiĩ gũtetera mũndũ thĩinĩ wa cira kana nĩekĩte ũndũ kana ndekĩte. Maroneka me humbĩte ũũ magakorwo makĩharĩrĩria gũthiĩ gũtuithania cira, kana nĩ hĩndĩ makorwo marĩkia kana mauma gũtuithania nĩkĩo mahũrwo mbica ĩyo.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ na ndũkoragwo mĩnoga mĩingĩ, nĩ tondũ bata no ũkorwo wĩna mũgũnda, na handũ ha kũ ũrĩmĩrĩra, harĩa ũthiaga ũgaita mbegũ cia nyeki ĩno. Nyeki ĩno nĩ ĩkũraga, na ĩgakorwo ĩkĩrĩka nĩ mahiũ mũno. Mahiũ nimendete kũrĩa nyeki ĩno na magakorwo makĩhũna, na magakorwo makĩongerera iria, na magakorwo mena riri mwega, ona makoneka me makengu nĩ kũrĩa nyeki ĩno. Nyeki ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũno mahiũ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, andũ nĩmekĩrĩire mũno ũrĩmi ũyũ wa mĩanga, na ũrĩmi ũyũ wa mĩanga nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno thĩniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ nĩgũkorwo andũ nĩmakoragwo makĩrĩma mĩanga, namagakorwo makĩgetha, magatwara thoko-inĩ, kũrĩa magakorwo makĩgunĩka mũno na mĩanga, magakorwo makĩona mbeca. Ũrĩmi ũyũ wa mĩanga guitũ nĩũrĩmagwo, na ndũkoragwo mĩnoga mĩingĩ, nĩgũkorwo wahanda mwanga, wagwĩtĩkĩra wahethũka nĩũguo.

Nĩwambica ĩno ndĩrona atumia, me, mũtumia, erutanĩirie haha, ũrĩa ũngĩ nake ũrĩa ũhana tarĩ mũthuri arakorũo akĩenja na banga, maroneka tarĩ ngwacĩ maragetha, maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, nĩkuona ngwacĩ ici, naũrĩa cirĩ ndungu, naũrĩa cironeka ciĩ thaka, nĩgũkorũo ngwacĩ nĩikoragũo ciĩna cama mũno, na nĩitũ, mũndũ nĩakoragũo akĩrokera kĩroko, akarĩanĩria na cai, agacikorogo ciĩ na cama mũno na nĩikoragũo irĩ thaka.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ mũirĩtu aikarĩte, na mwena ũyũ kũroneka kwĩ na mbembe iria ironeka ciĩthaka mũno. Mbembe itirĩ mĩrĩmĩre mĩingĩ, nĩgũkorwo mbembe, nogũkorwo ũgĩcihanda, na igakorwo ikĩmera wega na irĩthaka, bata tĩri no ũgakorwo wĩ mũnoru na wĩna thumu, ũgacoka ũgakorwo ũkĩhandanĩria na nyeni okuo, kana indo ingĩ. Nyeni ta ici ciagĩrĩte haha, nĩikoragwo igĩthondekerwo wega, ikamunyĩrĩrwo ria, nĩgetha itigakorwo igĩthũka.

Wa mbica ĩno ndĩrona njũgũ, ndĩrona tarĩ mũndũ ũragetha njũgũ. Njũgũ nĩ ikoretwo ciĩna kĩguni mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo magĩcirĩma ona magahota gũkorwo makĩgunĩka nacio. Njũgũ bata no ũkorwo ũgĩcibacĩrĩra, na ciarĩkia gũkũra wacigetha ũgakorwo ũgĩciũnũra makoni maya, kũrĩa ũkoragwo ũkĩruta njũgũ, nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩciharĩrĩria. Nĩ ũcokaga ũgacithondeka wega, ũharĩrĩrĩa ũkendia.

Haha ndĩrona mũtumia aratua matharũ make ehorereire, na aroneka amathondekeire wega mũno, harĩa maroneka memathaka mũno thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno. Rĩrĩa ndekire rita rĩakwa rĩambere ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩwanogirie mũno nĩgũkorwo warĩ na mĩnoga, nĩgũkorwo hatiarĩ na maaĩ hakuhĩ nĩkũgĩra twagĩraga maaĩ, tũgakorwo tũgĩitĩrĩria matharũ maitũ, ona spinanji nĩgetha cigakorwo cikĩagĩra. Tũgacoka tũgakorwo tũgĩcihe thumu, harĩa twathiaga tũkagĩra thumu tũgakuua tũgathiĩ tũgekĩra gũkũ matharũ-inĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũthuri ainamĩrĩire agĩtua thibinaci ici. Thibinaci ici iria aroneka tarĩ gũtua aratua athiĩ akaharĩrĩrie nĩgetha akorwo akĩruga ahote kũrĩyanĩria na ngima. Thibinaci ici nĩikoretwo igĩteithia mũno mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩgũkorwo ũrĩ kũrĩa nĩũgũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũgakorwo wĩna afya njega ona ikaongerera thakame thĩinĩ wa mwĩrĩ. Aroneka ta arĩ gũtua aratua nĩgetha ahote gũthiĩ kũharĩrĩria.

Kĩndũ gĩkĩ bata nĩ ũkorwo na handũ ha gũkĩrĩmĩra ũrĩ kũhanda thĩini wa mũgũnda waku itungũrũ ta ici, bata no ũkorwo ũgĩcirora wega. Kũrĩa mũndũ abataraga gũkorwo agĩcirĩmĩra rĩrĩa ciatuĩka ciakũremererwo nĩ ria ũgathiĩ ũkaruta ria rĩu, ũgakorwo ũgĩcithondekera wega. Ona wahota gũkorwo ũgĩcihũra ndawa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ona ũkahota gũkorwo ũgĩcihe bataraica nĩ getha cihote gũkũra wega na cigakorwo ciĩ ndungu.

Haha nĩhabataraga ũmenyo mũnene mũno makĩria, nĩtondũ nyanya nĩcigiaga mũndũ rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda, cibataraga mũno kũrorwo nĩũndũ onaitigakorwo nĩirahĩa nĩ mbaa, kana itikae gũkorwo ikĩrengwo mathangũ nĩ tũtambi, Ũmenyo ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo wĩnaguo, bata nĩũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũreka, ũkĩhanda indo ta ici cia nyanya, ũkorwo ũgĩcirora wega, ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũgakorwo ũgĩciitĩrĩria ndawa, ona ũgakorwo ũgĩcimunyĩra maria.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi wa maembe. Nĩnyonaga ona arĩmi thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwaka marĩmĩte mũno maembe, kũrĩa makoretwo makĩrĩma maembe, ona magakorwo magĩtukania na indo ingĩ ta mbembe, nĩgũkorwo mbembe itikoragwo igĩtanga mũndũ, bata no gũkorwo ũgĩcimenya na ũgacihe maĩ. Maembe nĩ makoretwo makĩagĩra mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, kũrĩa andũ makoretwo kinya magĩciarithania magakorwo makĩhanda mau ma gũciarithania.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ arorete mababaĩ, ngona anyitĩte mũtĩ wa mababaĩ, ũrĩa ahana tarĩ kũhanda ahandĩire handũ tuta-inĩ, nĩgetha akorwo agĩthiĩ kũhanda. Thĩniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, andũ nĩmakoretwo makĩrĩma mũno mababaĩ maya, onamagakorwo makĩgunĩka namo, kũrĩa andũ marakorwo magĩthiĩ nginya kũmatwara thoko magetha, makahota gũkorwo makĩona mbeca, makahota gũkorwo magĩka maũndũ maingũ mao na mbeca ici.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia anyitĩte mababaĩ merĩ. Rimwe nĩ rĩru na rĩu rĩngĩ ti rĩru, harĩa aroneka ta arĩ kũonia aronia andũ. Mababaĩ maya nĩmakoretwo mena bata mũno thĩ-inĩ wa mwĩrĩ witũ, nĩgũkorwo warĩkia kũrĩa ibabai nĩrĩgĩkoretwo rĩgĩteithĩrĩria mũno thĩ-ini wa mwĩrĩ, nĩgũkorwo itunda rĩrĩ nĩrĩkoragwo rigĩkũhe afya njega, na ũgakorwo ũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩrĩa warĩa matunda maya ma mababaĩ.

Haha ndĩrona marigũ, kũrĩa marigũ makoretwo mekĩrĩirwo mũno thĩini wa bũrũri ũyũ witũ. Na nĩ makoretwo makĩrĩmwo mũno marigũ ona magakorwo makĩgunĩka mũno, nĩ gũkorwo ona nĩ mathiaga magakĩendia thĩinĩi wa thoko makahota gũkorwo makĩona mbeca. Mũtumia ũyũ aroneka anyitĩte marigũ marĩa aroneka tarĩ gũkohora arakohora. Nĩgetha ahote gũkorwo agĩthiĩ kũruga, nĩ tondũ nĩ makoragwo ona makĩinũrwo ũgakorwo ũgĩkaranga ũkarĩa marĩ ta irio.

Ndona ũndũ ũyũ, ũrĩa ndĩrona haha nĩmakondobia, makondobia maya mahana tamarĩ thĩinĩ wa kambuni magĩthondeka kĩndũ, kũrĩa makondobia maya makoretwo marĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũrĩa andũ makoretwo magĩtaithĩka mũno na ũrĩmi ũyũ wa makondobia, nĩgũkorwo mahanda makondobia maya, marakorwo makĩendia makona mbeca, na makahota gũkorwo makĩrĩhĩra ciana ciao mabithi ma cukuru.

Thĩ-inĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ anyitĩte mbombo, harĩa arakorwo nĩ kũhiũria arahiũria akĩhũra matunda maya ndawa. Thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa makorobia mũno nĩgũkorwo nĩmarakorwo makĩrĩma makorobia, magakorwo makĩendia makagunĩka mũno, ona magakorwo makĩona mbeca kumana namo. Thĩ-inĩ wa mbica ĩno mũndũ ũyũ aroneka ta arĩ kũmahũra aramahũra ndawa nĩ getha matigakorwo makĩrĩo nĩ tũtambi kana gũthũkio nĩ tũtambi.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũthuri, ũrĩa ahana tarĩ gũthondekerera arathondekerera matunda maya, harĩa ngacoka ngona itunda tarĩrĩ inene haha rĩa meroni. Ũndũ ũrĩa ũngenaia ndona mbica ta ĩno, nĩkũririkana ũrĩa meroni ta ĩno ĩkoragwo ĩna cama. Mũndũ nĩakoragwo akĩrĩa meroni, akaigua anyotokete, ona akaigua wega. Ona itunda rĩrĩ norĩkoragwo rĩkĩmũtaithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, nakuongerera thakame, na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona ta arĩ mũndũ ũragetha matunda maya make thĩiniĩ wa mũgũnda. Aroneka tarĩ kũgetha aragetha meroni ici, agĩcibangaha haha, nĩgetha cihote gũkorwo igĩũka ikĩoywo nĩ rori, ahote gũkorwo agĩtwara thoko. Marĩa ngererire ngĩhũthĩra itunda rĩrĩ, nĩ gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ona ngahota gũkorwo ngĩongerera thakame thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Itunda rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩkĩnyotora mũndũ, ona rĩgakorwo rĩgĩteithia mũndũ mũno mwĩrĩ-inĩ.

Haha haroneka tarĩ mũthuri aroneka emũkenu mũno anyitĩte macungwa maya. Macungwa maya nĩmakoretwo mena cama mũno, nĩmakoragwo mena cama mũno. Arĩmi thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, nĩmakoretwo makĩrĩma macungwa maya, ona magakorwo makĩgunĩka mũno mũno, kũrĩa makoragwo magĩthiĩ gũtwara thĩinĩ wa thoko, makendia, makona mbeca, mbeca icio ikamataithia makahota gwĩka maũndũ mao, kũrĩhĩra ciana mabithi, ona gũkorwo magĩka maũndũ mao ma nyũmba.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno nĩgĩkoragwo kĩna cama mũno gĩkĩrĩo, mananathi nĩmakoretwo makĩrĩmwo mũno mũno mwena wa Thĩka, tondũ kũu nĩgũkoragwo kwĩna ũrugarĩ, matiendaga kũndũ kũhehu, nĩgũkorwo matikoragwo makĩagĩra wega, makoragwo makĩagĩra wega mwena wa thĩka nĩũndũ nĩgũkoragwo kwĩna ũrugarĩ, makoretwo magĩthondekwo, magathondekerwo na magakorwo makĩrorwo wega.

Haha ndĩrona mũthuri anyitĩte inanathi rĩake, rĩroneka tarĩ gũicĩhia arenda gũicũhia, maũndũ marĩa mangenagia, ndona haha, nĩkuona mananthi ta maya ũguo mathakarĩte, na makoneka magĩrĩte. Mananathi nĩmakoragwo mena cama mũno, ũndũ ũrĩa mũndũ aiguaga wega akĩrĩa, na agakorwo akĩnyotoka. Maũndũ marĩa mangenagia, nĩkuona mũndũ ta ũyũ erutĩire, akorwo akĩrĩma thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, agakorwo arĩmĩte mananathi maya mothe.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũthemba wa matunda ma ndimũ. Ndimũ nĩikoragwo cikĩhandwo thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, arĩmi nĩmakoragwo makĩgunĩka naciio, ndimũ nĩikoragwo igĩtaithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ, na maũndũ maingĩ, ona igakorwo ikĩhonia mĩrimũ ĩmwe, nĩgũkorwo andũ ona marĩkũrwara homa, magacoka makarĩa ndimũ, ndimũ nĩikoragwo ikĩmataithĩrĩria mũno magakorwo makĩhona, na magakorwo makĩigua wega. Maũndũ marĩa marangenia thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩkuona ndimũ ici ũrĩa irĩthaka.

Irio ici ndĩrona haha ndĩrona mũndũ anyitĩte muthemba ũyũ wa mboga, iria aroneka ta arĩ gũbanga arabanga thĩinĩ wa kirĩti, ni getha ahote gũkorwo agĩcitwara thĩ-inĩ wa thoko, kũrĩa athiaga kwendia, ni getha ahote gũkorwo akiona mbeca. Ũrĩmi ũyũ wa mboga ici nĩukoretwo wĩkĩrĩirwo mũno ni arĩmi aitũ. Irio ta ici itirĩ mĩrĩre mĩritu, nĩ gũkorwo bata no ũkorwo ũgĩcithambia, ũgakorwo ũharĩirie gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya kando, ugakorwo ũgĩcikaranga, ukarĩanĩria na kĩndũ ta ngima kana mucere.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma matunda maya, matunda maya nĩmakoretwo mena kĩguni mũno, kũrĩ arĩmi, nĩgũkorwo nĩmarakorwo mena mbeca mũno. Arĩmi rĩrĩa marĩma matunda maya, nĩmarakorwo makĩgunĩka mũno, nĩgũkorwo nĩmarakorwo matwara thoko, magakorwo makĩendia, na magakorwo makĩona mbeca. Harĩ bata mũnene gwĩka ũũ, nĩgũkorwo wamahumbĩra ũũ, matikoragwo magĩthũkangio nĩ nyoni, kana indo ta tũtambi tũngĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrĩ cama mũno, ma maũndũ marĩa ndaiguĩte makonainiĩ na kĩndũ gĩkĩ, andũ marĩkũhanda matunda maya ma mberĩ, nĩmakoragwo marĩ na cama mũno makĩria, na matikoragwo maũndũ maritũ nĩgũkorwo ũrĩkũhanda mũmera ũyũ, watamba nĩũguo, nogũtamba ũtambaga, na ũgakorwo ũkĩhũra ndawa nĩgetha makorwo mategũthũkio nĩ tũtambi. Nĩmakoragwo mena cama mũno, nĩmakoretwo makĩagĩra mũno.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno gwĩka, bata noũkorwo na harĩa ũrenda kũhandĩra matunda maya maku. Mũtunda ũyũ ndũkoragwo wĩna ũritũ mũingĩ, bata nokũhanda, ũgacoka ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maaĩ, na ũgakorwo ũgĩitĩrĩria thumu nĩgetha ũkorwo ũkĩagĩra, na rĩrĩa waruta kĩro, mũndũ nĩakoragwo akĩhũra ndawa kĩro kĩu, nĩgetha gĩtigakorwo gĩgĩthũkio nĩtũtambi, nĩgetha matunda maya matua gũciara magakorwo me matunda mega, matunda mathaka.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtikoragwo mĩthondekere mĩritu, bata nĩũkorwo na kũrĩa ũkũhandĩra, wakorwo wĩna handũ ha kũhanda, wahanda ũgakorwo ũgĩgĩbacĩrĩra, na ũgakorwo ũkĩhe mũmera ũcio maaĩ. Na wakinya ihinda rĩa kũhũrwo ndawa ũkahura dawa, ũgakorwo ũgĩthereria nginya ihonge imwe, nĩgetha ũkorwo ũgĩciara matunda mega, na matunda matune mathaka. Mũtĩ ũyũ nĩũkoragwo ũkĩmenyererwo, kũrĩa mũrĩmi akoragwo akĩhũra mũtĩ ũyũ wa matunda maya ndawa.

Ũndũ ũyũ ndukoragwo wĩ mũrĩtũ gũĩka, wakorwo ũhandĩire matunda maku thiĩniĩ wa tuta, marĩkia gũkura, nĩ woyaga ũgathiĩ ũkahanda, ũkenja mategũ, ũgathiĩ ukamahanda thĩiniĩ wa mategũ. Mategũ mau ũkoragwo wĩ kĩrĩte tĩri waku thumu nĩ getha ona rĩrĩa wahanda itunda rĩrĩ, rĩgakorwo rĩgĩkũra rĩrĩithaka, na rĩarĩkia gũkũra, rĩakinya gũtamba ũgatambithia thĩiniĩ wa mĩtĩ ĩno. Nĩ ũtambithagia mĩti-inĩ ĩno ũgacoka ũgathondekera waya, waya ĩrĩa ũkoragwo ũgĩtambithia ĩgũrũ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga kaingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gitũ, nĩgũkorwo matunda maya, makoragwo makĩhandwo kũmwe na kũmwe, na andũ matikoragwo mamoĩ, nĩgũkorwo matikoragwo mekĩrĩire kũrĩa matunda mũthemba ũyũ. Matunda maya, kĩrĩgũkũra gĩkĩnene, gĩakũra gĩkoragwo kĩna tũthunda thundo, kũrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩo, kĩarĩo, thĩinĩ wakĩo gĩkoragwo kĩhana hwaiti, na nĩgĩkoragwo kĩna cama kũrĩ andũ arĩa makĩrĩaga.

Itunda rĩrĩ rĩtirĩ mĩrĩre mĩingĩ bata nĩ ũkorwo wĩna kahiũ. Rĩrutanagio ũkarenga ũkarĩa kĩnyamũ gĩkĩ kĩa thĩinĩ kĩrĩa gĩkoragwo kĩna cama mũno. Warĩkia kũrĩa ũgakorwo ũkĩruta mbegũ ici, mbegũ ici nĩ icokanagĩrĩrio ũgakorwo ũgĩciũmithia, nĩguo ũgakorwo ũkĩhanda matunda mangĩ ta maya. Matunda maya nĩmakoragwo marĩ na cama nanĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ agakorwo arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ gĩcigo-inĩ giakwa, ni gũkorwo kĩonekanaga icigo-inĩ imwe iria ikoragwo andũ makĩhanda njũgũ ici. Njũgũ ici nĩikoragwo igĩteithĩrĩria mũno arĩmi, ni gũkorwo nĩ cikoragwo cigĩteithia nginya thĩ-inĩ wa mwĩrĩ, ona magakorwo makĩgunĩka nacio na mbia nĩgũkorwo mendia nĩcikoragwo ciĩ na mbeca. Njũgũ ici nĩikoragwo ikĩrĩĩo, magakorwo makĩũnũra, ona magakorwo magĩcirĩanĩria na kĩndũ ta mucere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo kĩna cama mũno, matunda maya ma matomoka, arĩmi nĩnmakoretwo makĩrĩma mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, na nĩmakoretwo makĩguna andũ, nĩgũkorwo nĩmakoragwo magĩthiĩ kwendia nginya thoko-inĩ, na makahota gũkorwo makĩona mbeca, kũrĩa makoragwo magĩtrithio nĩ mbeca icio. Matomoka maya, ũrĩ kũhanda, ũrĩa ingĩkorwo ngereire ngĩrĩa kĩndũ gĩkĩ, nĩgũkorwo rĩmwe nĩmakoragwo marĩ na igunyũ, wathiĩ kũrĩa ũgkora kĩna igunyũ iria thũku.